Nitok nii ka kitilatil en yuu ko kii nekikuren muturaa, miten chichii kwome mutura, kingobo taa oome anee mutura ko olii kiomi anee sukul nebo University olee kinyokwolwon chorwenyun mutura eng' sang nebo butchery.

Kaanyonen en boishiet kobiit nyosutietab oret nakoon chamit neo missing Nebo karisiek. Koyaai ketononien koik keny I,one nekaaitu en boishiet kokachelewan missing ak asome nyoetabgaat

Nitokni ko ketitab maperek, ako maperek kocham kekure logoek, eng yutokyu komito maperek che terter ako che chang eng maperek chuto ko tomo koruryo, piik che chang komwoe kole sokekab ketitab maperek ii ko sakitia

Kakituiyee ak chorwenyun en soket, atau ateben akobo chametab gei nenyin koboto neboo lagookchik, korong ateben aleikikotestai kounen kongeten atkinye kin kebakaigee, yeityoo ketou anyun kengal ngalek alak

Eng yu komi mauek, mauechutok koterter, mi chekoen akomi chenwok. Kit nemilebich eng yu ko mauek chokoen chikikikol eng sang nepo kerwa. Kora, kit nemilebich ake ko mauek chekikikolchi tairit.

Eng' yuu komi ketitab logoekab paipainik, akomi kora logoek chotok bo paipainik. Agenge kokirur, ko age komarur. Ngaro ane pichait ni, kononwo ngalekab temisietab logoeab paipainik. Bo komonut missing kegole paipainik amun, ndakakosich logoek chotok, ialde inyorchikei chepkondok

En pichaini komi sotet, sotonoto kotindo chego che kiguure mursik. Chechuto kiguure mursik ko nootin mising en emet ab Kenya. Ago nootin kole bunu bikab kutit ab Kalenjin.

Oamune tugul, komi awendii sukul ako kakobetwon oret nekebunei kebendii sugul, mongen ingotos otoreton oarorwon oranotok kibune kebendii sugul.

Ngatuiye chito ne oo eng oret ii, ngo ko kogo, komuch kolecho ,iyamune kogo alechi oo, iyamune mising alechi oo, ichomegei alechi mising ak akwek kogo.

Yokatuiye chito neo eng ane eng oret akokata ko nko gogo komuch kolecho iamune gogo? Alechi oo, Iamune mising? Alechi oo Ichamegei? alechi mising ak akwek gogo.

Eng yu komito robwonik, ago togu kole mito chito nemi kobole robwoni chutok. Ba kamanut mising kekole rabwonik, amun ngikol rabwonik kotun ndeges ialde inyorchigei chepkondok.

Eng pikchaini komi chito nemi kobute ng'wek. Togu kole ing'wechuto ko chepkerta, ko chepkerta chokikole ma chorutu ichekei. Po komonut kekolei ing'wechuto amun ndealde inyorchigei chepkondok, kora inyorchigei ing'wek chikeam.

Kainaik ab tipiik eng kokwenyuu ko chang mising ako kainaik komuch kekurtoe chito kopee saishek anan tukuk alak cheterter kainaik choto bo tipiik ko cheu Chepkorir, Chemutai, Chepkurui Cherup, Chelagat ak alak chechang.

En yu komi mbaret nekikimin bandek ako mi chito nemi kosemberi bandek choton. Achame ane missing boisionitok bo kesemberi bandek amun ngisemberschi chito bandekuk kobwa bande chotok kokororonekitun missing.

Eng yu komiten biik goo, ako mi kora tugaa. En bichutok komiten ne toogu kole konyoindetab tugaa, amun mi ine korute teta, teta komuch keerut yon mionii anan yon kimoche kegirinda miondoo Nebo kiyaagik nekait kokwet.

Yon omi boisiet ak amoche ang'alal ak mokorionyun, abire simoit kwo ofisit nyin, ngonam toretindenyi aarorchi alenji komoche amwa ng'alek tutigin ak mokorionyun sikochulokis ng'alek, komwowon kole tos sikyin keng'alal en sait noton anan komwowon sait netos kinyorugei ak mokorionyun.

Yo amoche atende rapishek kobwa Mpesa awendi duketab Mpesa olekonu services choto bokinde anan kecher rapinik eng Mpesa korong atepen chito nemi orit ngot tos tindoo rapinik chetos indenowon kobwa Mpesa kongolechon tindoi akochi rapinik chekoip korong kondonowon kobwa Mpesa kongokomoche ayokyich chito komuch ayokyi anyun kong'eteke Mpesa.

Kit ne korom ininemu rabinik en Airtel ii ko dukoshek che ng'ering. Mising ole momi taonishek komaroisi inyoru duget ab Airtel. Ara ko korom icheru rabinik angot ko itinye en Airtel.

Kiit nekorom inemu rabinik ing' Airtel ko dukesiek cheng'ering' chebo Airtel ara masikchini inemu rabinik komami dukesiek chootok miising' ko olemamito taunisiek komarahisi inyoru duket ap Airtel ara komasikchini inemu rabinik chootok mi Airtel

Eng' pichatni komi kamit nekinam ngwek toku kole inendet komi kouni ngwek chootok pa komonut miising' keuni ngwek kotomo itonaton sikobiit itonaton tuguk chetililen akokoi ngiame ngwek chootok, iame tuguk chetililen

Eng' pichaitni komi kamit nemi ketit barak akokinam ine panget ing' eut toku kole kami kotile ine ketitok imuchi kokatile ketito kotilchini kiagik sakek nebo ketit

Eng yu komi ng'ororiet. Ng'ororianoto kotindoi arwet nechuchuni kora komi kamet nemi kokee ng'ororianoto. Ndaro ane pikchaini konyo metinyu ripsetap ng'ororik. Ripsetap ng'ororik kopo komonut mising amu much inyorchigei chego anan ko pendo anan akot ndealde inyorchigei chepkondok.

Eng pichait ni ko mii piko alak komo konome teta ko age kotindoi kuyanda ak kotet togu kole pichuto komochei kochar tanyita sindamong korotik kee korotichoto anan ketesta chego koroti choto.

Eng pikchaini komi warwet nekinam ngamurenik ngaroo anee pikchaini ni kononwo korotinwek cheterter chemuch konam kiyakik bo komonut kenyaa kiyakik yo kanam korotwek simameyo kiyakichito.

En pichaini komi kumiat negokochop segemik togu kole kumyat nitok kokayam kekess bo komonut missing Kekes kumyat amun ii kumyat ko sakitia kora komuch ikes kumyat ndo notok ialde inyorjikee chepkondok

Ngatuye chorwa nenyun en siret atou korong agotii. Korong atebee chametabge ak chametabge nebo lagokyik, ndo kaoroo atebe tuguk che kanyokoyai en en siret. Kora ketou anyun keng'ololye ng'alek alak.

Kandoik chebokomonut en kokwenyun ko boyob kok ak chief amun bichuton ko chetaa kerwochin yoon kayayak kii en kokwet ak ko kora ko icheket cheimuche kotil tuyoshek en kokwet ak kokur biik kotuyo.

Mwaweech gei korong ane kegureenan Josephine langat atinyei kenyisiek sosom ako kiasomanet sugulita ab kabarak ii kiasomanjii ane ngalek ab kanetisheet, ne ne chame inyei ane achame asomanii kitabushek che terter ak achame kora ataretii biik che ma imuchei kei.